Mũthuri ũyũ arairiga mũciĩ wake akĩhũthĩra mĩtĩ na ndĩng'ĩ, nĩgetha arigĩrĩrie mahiũ make matikaũme nja na nĩgetha mũciĩ wĩikare wĩ mwega, nĩkĩo arairiga na ndĩng'ĩ, na mĩtĩ.

Ndinoho, na kĩgunya mbara nĩ irakena. Nĩ irakenerera mũno hĩndĩ ĩrĩa irarĩa, irigũ rĩrĩtwo rĩkarĩkia kũrĩo rĩgateo ikoro, ũgwo nĩ rĩrakena nĩ ũndũ wa gacukarĩ, karĩa gakoragwo ikoro-inĩ rĩa irigũ, nĩkĩo ũrona ikĩrĩa na igatwĩka nĩ iragucia gacukari kau hau ikoro-inĩ rĩa irigũ.

Rũĩ rumĩte kĩrĩma igũrũ rũharũrũkĩtie maaĩ na nĩkũroneka nĩ kũndũ gũthaka mũno tondũ nĩkũhandĩtwo nginya mĩtĩ rwereinĩ rwa rũĩ. Ũguo kũrigĩrĩria rũĩ ona gũtua kana gũtuĩka kwa matuĩka ũguo gũgakorwo nĩ kũndũ kwega rũĩ rũkĩharũrũka rũthiĩte kũrĩa rũrathiĩ.

Mũrĩre wa thamaki wĩ hinya mũno kwĩ mũndũ ũtowĩ ũrĩa irĩyagwo. Tondũ hakwa rĩa mbere ngĩrĩa nĩndagĩte na thĩna mũingĩ mũno, nĩũndũ wa nginya mĩigua, ĩgakorwo ĩna mĩigua mĩingĩ mũno no kanyama tĩ kanene. No ngamenya atĩ tondũ nĩyongagĩrĩra indo nyingĩ mwĩrĩ-inĩ ngathiĩ ona mbere na kũrĩa o ũguo ĩna mathĩna nĩũndũ wa mĩigua ĩyo.

Maya nĩ marangi marĩa mahakagwo keki ya gũkũĩngĩra gũciarwo kwa mũndũ, kana keki ĩrĩa ĩtwaragwo ũhikinĩ, kana ona keki ĩrĩa ĩtwaragwo hĩndĩ ĩrĩa marakũngũĩra kũhĩtũka gwa gĩthomo. Marangi maya mahakagwo kekinĩ nĩgetha ĩgakorwo ĩ thaka.

Tũkũhũra thimũ wabici tuge tũrenda kũigĩrwo gĩtĩ kĩa mũthii ũmwe, tũheo namba ĩrĩa twagĩrĩirwo gũkorwo tũkĩrĩha nayo, tũtũme mbeca nginya na thimũ nĩgetha gĩtĩ gĩtuĩke nĩkĩaigwo ,nĩgetha mwanake ũyũ agĩtuĩka nĩakinya kĩwanja-inĩ kia ngari akore gĩtĩ nĩ mũigĩre.

Rĩrĩa mahũa maya matuĩka nĩ magemia kĩgongonainĩ kana igongonainĩ, kana mambura-ini marĩa marathiĩ na mbere nĩ gũkoragwo gwĩ gũthaka mũno. Tondũ nĩ makoragwo rĩmwe magĩtuĩka nĩ maraheyo mũnene ũrĩa watuĩka nĩoka igongona-inĩ, mangĩ magatuĩka nĩ mathakaria harĩa mbere wa harĩa igongona kana mambura marathiĩ na mbere. Ũguo mahũa nĩ kĩrorerwa na monanagia thayũ na bũrũri witũ.